Ore taa nkoitoi ntarueisho olbaribara natayiolo NTSA naa ore enedukuya etayiolito ajo ketii ilderevani lemepuo enkisuma netii ilemeta license neeku kepuo ake aareu ingharhin Naakajo nanu ketorhono ame kepuo aicause ilbuketa

koree esidaiooo ikikata onkilani too laini naa kajoo naa kesioki atoyu amu ketum enkolong sidai petoyu nemetum sii nemeporoo ngwesin kuna naapuo te nkop naa teeniik inkilani too orkek arasho torkujit neporoo nigil enkerai arasho oltungani sapuk aishop inakila nejing irpepedo niaku kesidai naii tena keikii inkilani tolaini

Ore entoki edukuya naingori ingira agelu enkashe ekule naa ingor empeku , ingor tenaa keeta empeku oonkishu ekule amukeeta ninnche vile oshi naikununo ninche naa ingor sii enaa meeta moyiaritin naa ingor sii tenaa keidim atamoo enkop niyaita , nidim atamoo endaa nanya petumoki naa aitayu inaduoo nayieuni, niaku ore entoki edukuya ningor naa enaikununo enakiteng wewueji naingwaa, wentoki naidim atamoo ainosa ashuaa atama.

ore taa eniko ilanyiangak pee eyiolou bei tafauti naa pee eyiolou bei oo inkilani tosokoni kengas aing'or inaduo kilani, naa gira ainyang'u alamirani, ineba naa kebaa inemirita oleng oltungani loota inkilani naijo nena ningor tenaa kenarikino nena ropiyiani.

ore intalengo naashipakinoi too sukulini eshumata naa kajo nana kuna talengo ekirisimas olari ng'ejuk amu inepu ajo kiado inkolong'i napoi ang naa kepuo iltung'anak aatumo oltung'anak lenye nepuo ayiolouno nengil apuo aitang'ejuk osotua , omaboisho tiatua irmareita , ore enkae ore ena holiday najo Easter aashu good friday amu keedo siniche penye amu kiteru jumaa ompaka juma tatu naa kepuo oshi inkera kumok esukul eshumata apuo inkang'itie neeku kajo nanu lelo sirui eshipakinoi oleng'.

Ore ntokitin nayieuni ibolito embenki na ore enedukuya na enkitampulisho, enkpande ore enkae nakra nadung oltungani netum kra pin ore enkae tanaa iyatata olturur eyieuni ibolito embenki